Tiga akaunti cia kũiga mbeca iria ũngĩruta ihinda o rĩothe, motungata mangĩ marĩa maheanagwo nĩ sacco nĩ akaunti cia kũiga mbeca iria cikoragwo cirĩ cia kũhingĩra, akaunti ici ndingĩhota kũruta mbeca icio nginya ihinda rĩrĩa tũretĩkanĩire na sacco rĩkinyanĩre angĩkorwo nĩ ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ kana mwaka ũmwe nonginya ndeke ihinda rĩu rĩkinye nĩguo hote kũgera mbeca icio, no mbeca icio nĩikoragwo na maciaro . Ũtũngata ũngĩ uheanagũo nĩ sacco nĩmarũni na marũni ma sacco nĩmakũragwo na thogora wa thĩĩ mũno na mũndũ nĩahotaga kũheo maita matatũ ma kĩrĩa aigithĩtie, ningĩ mũndũ nĩahotaga gwĩkũria na mbeca ici. Ũtungata ũrĩa niĩ nyendete mũno nĩ ũtungata ũcio wa marũni nĩgũkorwo marũni ma sacco nĩhotaga kũrĩha na ihinda inene na ngahota gwĩkũria kĩbiacara ona kĩmũciĩ na ngahota kũrĩha sacco mbeca ciao.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, ũyũ nĩ mũrwaru ũrĩa ũrĩ thibitarĩ. Thibitarĩ-inĩ ĩno arĩ, nĩkũronekana arĩ nyũmba-inĩ ya gũthimĩrwo mũrimũ kĩmiri wa mũkingo. ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ nĩguo akamenyeka ũrigitani ũrĩa arabatara. Kaingĩ na kaingĩ, ndwari imwe iria ikoragwo irwarĩtwo nĩ andũ nĩ ihananaga mũno na ndariri cia mũkingo, koguo he bata mũndũ agathimwo mũkingo, akamenyeka kana arĩ naguo kana ndarĩ naguo. Angĩkorwo arĩ naguo, akaheo mataaro na akaheo ndawa. Angĩkorwo ndarĩ naguo agagĩtaarwo na agathimĩrwo ithimi ingĩ, akamenyeka kũrĩa arwarĩte.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona arutwo, arutwo aya, nĩ a thukuru wa mũthingi, na maronekana magĩthomithio kũhũthĩra computer. Arutwo aya, nĩmaroneka marĩ na wathe wa maitho, kwa ũguo cukuru ũyũ nĩwa arutwo arĩa marĩ na wathe wa maitho. Arutwo aya, tondũ matingĩhota kuona kĩrĩa marandĩka, nĩmahũthagĩra macini ciagũthikĩrĩria na matũ, na macini ĩyo, ĩkamatarĩria ũrĩa megwĩka, na makahũthĩra moko mao kũhutia, nĩguo mamenye ũrĩa megwĩka. Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩkwamba kũmenya kana arĩ na wathe wa maitho, kana wathe oũngĩ. angĩkorwo ndarĩ na wathe wa maitho, nĩ raithi mũno gũthoma kũhũthĩra computer. Angĩkorwo arĩ nawathe wa maitho, ngakĩmũthomithia ũrĩa angĩhota gũthikĩrĩria na ahote kũhũthĩra ndwara ciake kũandĩka, nĩguo amenye ũrĩa areka.

Mũhũthĩri wa motungata ma bengi ma thimũ, angĩkorwo arĩ na thĩna wa kũingĩra apu - inĩ yake, no ndĩmũtarĩrie ũrĩa angúĩcenjia namba ciake cia kũingĩra na ahote kũingĩra akaunti - inĩ yake rĩngĩ, wambere, apu yake nĩ ĩmũragia kana nĩ ariganĩirwo nĩ namba ciake cĩa thiri, hau nĩho agĩrire nĩkũhihinya, arĩkia kũhihinya apu nĩ ĩmũragia andĩke namba ciake cia thimũ, kana imĩrũ yake, nĩguo ahote gũtũmĩrwo namba ingĩ cia thiri, arĩkia gũtũmĩrwo namba ingĩ cia thiri, nĩcio ekĩraga apu - inĩ yake, na apu ikahingũka, no apu ĩyo nĩĩmũheyaga mweke wa gũcenjia namba icio atũmĩrwo, ekĩre namba ciĩke iria we arĩririkanaga, arĩkia gũĩkĩra nĩ angĩraga apu - inĩ yake rĩngĩ na kahota gwika ũria ekwendaga gwika.

Mbicainĩ ĩno tũrona arutwo wa thukuru wa cekondarĩ makĩamũkira kĩheo kĩa laptop, laptop nĩmũthemba wa kompyuta ũrĩa ũngĩkuĩka na raithi ona nũukuĩke na mũhuko na nĩwĩigaga mwaki mathaa matũ nginya mathaa matano ũtekerĩtwo thitimainĩ, mũtambo ũyũ nĩ mwega mũno na nĩ ũteithagia arũtwo gũthoma na gũthoma mathomo ma kompyuta. Ũndũ ũyũ nĩwabata mũno gwĩkwo tondũ nĩũrahotithia arutwo amũthingi na acekondarĩ kwĩruta kũhũthĩra intaneti rĩrĩa marathoma na ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩũgũteithia o gũkahota gũkũria bũrũri ona gũĩkũria o ene.

Niĩ nĩthiaga kuona ndagĩtarĩ o thutha wa mĩeri ĩtandatũ, koguo kũri mwaka nĩthiaga kuona ndagĩtarĩ maita meerĩ. Thiaga ngekwo ithimi ciothe, githimi kĩa mbere, nĩ gĩthimi kĩa maitho, ngarorwo kana maitho makwa no mega tondũ nĩhũthagĩra macicio. Gĩthimi gĩa keerĩ nĩ kĩa magego, ngarorwo magego makwa kana no mega, mangĩbatara gũthambio ngathambio. Gĩthimi gĩa gatatũ nĩ kĩa nda, ngathimwo kana nda yakwa nĩ njega na ngaheo dawa angĩkorwo ndĩna kathĩna karathĩnia.

Rabu cia mathomo ma intaneti, cingĩhũthĩrwo ũũ nĩguo kũnyita mbaru ũnyitanĩri gĩthomo-inĩ macukuru-inĩ ma mũthingi na ma thekondarĩ. Rabu ici ciagĩrĩirwo nĩ kwaga kũrĩhia arutwo a mũthingĩ ona arutwo a thekondarĩ gũcihũthĩra nĩguo magĩe na gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Oho, rabu ici nĩciagĩrĩirwo nĩgũkorwo na macini cia kompiuta cia kũigana nĩguo arutwo moka gũthoma makahota kũiganĩra kuo wega na o mũrutwo akahota gũkorwo na kompiuta yake.

Mũgũri angĩkorwo nĩ arateta ndangĩhota kũrĩha indo kũhĩtũkĩra intaneti kuma bengi-inĩ yake, no ndimũtarĩrie ũũ ũrĩa angĩhota kũrora kũrĩa thĩna ũrĩ. Wambere, nĩ kwamba kũmenya kana intaneti ĩrĩa arahũthĩra ĩna hinya ũrĩa wagĩrĩire nĩguo ahote kũrĩha kuma bengi-inĩ yake. Angĩkworwo hinya wa intaneti yake nĩ mwega, wakerĩ, nĩ kũrora kana mbeca iria arabatara kũrĩhĩra indo icio agũra nĩ ciiganĩte na nĩcio cirĩ bengi. Angĩkorwo mbeca icio citiiganĩte tũkongerera, angĩkorwo mbeca icio nĩ ciiganĩte na thĩna ũrĩ oho ikinya rĩa gatatũ, nĩ kũhũrĩra bengi thimũ, nĩguo bengi ĩkahota kũmũthondekera intaneti yake, na mũtambo wake wa bengi nĩguo akahota kũrĩhĩra indo icio.

Ũrĩ mwega mũgũrĩ wakwa wa rũrendainĩ, nĩ ndagũcũnga mũhera mũno nĩ tondũ wa gũcerithĩria mũrigo waku, mũrigo wakũ nĩ ũracereirwo kuma thitoo nĩ tondũ wa kaũndũ kanini na reke ngũtarĩrĩe nĩ kiĩ gĩtũmi. Mũrigo ũyũ nĩ wekĩrirwo thitooinĩ ĩtũ no ndwekĩrirwĩ mabũkũinĩ maitũ ma rekondi kwoguo hindĩ irĩa wa wĩtirie nĩ tũrarĩ na ihinda iritũ mũno kũmenya kana mũrigo ũyũ ũrĩ kuo kana ndũrĩkuo no nĩ tũracokĩre tũrathondeka maũndũ macio na tũrawikĩra rekondĩinĩ rĩũ wetere nĩ ũkwamũkĩra mũrigo ũyũ wakũ thũtha wa mathaa mĩrongo ĩna na manana.

Mathĩna makonie mĩako ta barabara njũru na thitima kwaga gũkorwo kuo rĩmwe, mangĩrorwo na njĩra ici, nĩgetha kugĩe na interneti, kũrĩ ndũrĩrĩ iria itiganĩirio. Andu arĩa maheagwo kandarathi cia gwaka barabara, barabara ici igacoka igathũka narua, magĩrĩirwo nĩ gũthitangwo igotinĩ, nĩguo makahũrwo baĩni, baĩni ĩyo ĩkahũthĩka gũthondeka barabara icio werũ, kana magacokera wĩra ũcio hatarĩ marĩhi. Ona thitima rĩrĩa ciagaga gũkorwo kuo rĩmwe, rũhonge rũrĩa rũrehaga thitima matũra-inĩ, onaruo nĩrwagĩrĩirwo nĩgũthitangwo nĩguo rũgatigĩrĩra, atĩ nimekĩra makĩnya marũmĩrĩru magũkorwo, thitima nĩcirĩkoragwo kuo hindĩ ciothe na nĩgetha internet kurĩ ndũrĩrĩ iria itiganĩirio ĩgakorwo kuo, na andũ acio makahota kũgĩa na internet.

Mbica-inĩ ĩno tũrona arutwo airĩtu a thukuru wa mũthingi makĩheo iheo cia taurũ cia ũtheru. Ũndũ ũyũ ũrĩ na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ gũkorwo, airĩtu arĩa maumĩte bamĩrĩ iria ihinyĩrĩrĩkĩte, nĩ maremagwo gũthiĩ cukuru rĩmwe nĩ kwaga taurũ cia ũtheru na koguo makorĩrwo nĩ gĩthomo. Ũndũ ũyũ wa kũhe arutwo airĩtu taurũ cia ũtheru nĩ mwega mũno, tondũ rĩu matirĩagaga gũthiĩ cukuru na nĩ marĩthiaga thukuru hingo ciothe, matekũigua thoni na matekũigua ũru.

Ũndũ ũyũ tũrona haha mbica-inĩ, nĩ mũtumia wohete nda na athiĩte kiriniki nĩguo arorwo ũgima wake wa mwĩrĩ, na ũgima wa mwana wa mwĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩndĩwendete mũno nĩgũkorwo nĩ ũgitagĩra mũtumia ũrĩa wohete nda, ona mwana ũrĩa akuuĩte, kuuma kũrĩ maũndũ maingĩ, amu, ndagĩtarĩ arĩkia kũmũthima nĩakoragwo akĩmenya, kana mũtumia ũyũ nĩ mwega, kana thakame yake nĩ njega na nĩ ĩracera wega, na kana arĩ na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire. Ningĩ nĩahotaga kũmenya kana ngoro ya mwana nĩĩrahũra wega, koguo akahota kũgitĩra mũtumia ũrĩa wohete nda, ona mwana ũrĩa akuĩte.

Ũndũ ũyũ tũrona haha mbica-inĩ, nĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka ĩtano, na ciana ici, nĩ njanjo ciraheo. Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩũndũ, njanjo nĩ ĩgitagĩra ciana kuuma kũrĩ mĩrimũ mĩingĩ, njanjo ici ciheanagwo nĩ thirikari, kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa kũrĩ na mĩtuthũko ya mĩrimũ ngũrani, na cikoragwo no nginya ciheo kũrĩ ciana ciothe cia ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka ĩtano, ciana iria irwarĩte mũrimũ ũcio ũtuthũkĩte, ona iria itarwarĩte, cikaheo nĩguo cikahota kũgitĩrwo, na iria irwarĩte cikahota kũhona.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha, ĩno nĩ mbica tũrona, ya mwana, ũrĩ kĩara-inĩ, agĩthaka na cuba, na maaĩ. Maaĩ maya maroneka tarĩ kwaraha marahĩte, na matirĩ na kũndũ marathiĩ. Oho, kĩara gĩkĩ, nĩkĩroneka kĩrĩ na indo nyingĩ mũno, na kũrĩ na gĩko kĩingĩ. Ũyũ nĩ ũgwati mũnene mũno harĩ mwana ũyũ, nĩgũkorwo takataka ĩno ĩtetwo kĩara-inĩ gĩkĩ, no ĩkorwo ĩkuĩte mĩrimũ mĩingĩ, na mwana ũyũ. noahote kũgwatwo nĩ mĩrimũ, ĩrĩa ĩtangĩmenyeka kũrĩa yumĩte.